Inyalo puonjo ng'ato timo tijni kiluonge tichako nyise kaka ng'ato onego chaki chakre tiende nyaka kumo ,kuma ang' gini gikie. Iluonge ichak inyise nii uchako gimanyo gik mitiyogo eloso gini. Uchako kode iluonge kapok itimo gimoro amora ma kumichake ,kumaochake koa e tiende obet kodi mondo ong'ee, mondo ong'ee ni gini itimo ichako kamae tidhi kamae koka iloso gima chal gi gini.

Ng'ama ang'e kae en Kipchumba Murkomen kendo obet en emobet e mbele picha kae gi kotiyo gi laptop ne to toke anene ka aneno polis moro moting'o, moting'o bunde apani mano marite to bathe anyalo neno ka ng'ato ntie mobet apani nitie gima gibet ka giloso nikech tokgi be anyalo neno ni nitie group moting'o jii adek ma apani wuoyo wuoyee gimoro apani koro gibet e grube ma mopogore opogore kaponi apani giwuoye gimoro ma, apani giwuoye gimoro malong'o sana nikech kaka obet gi jarit ne marito kwe mabo neno ni onge gimoro motimne Kipchumba Murkomen.

Gini itiyo kode e yawo gimoro, onyalo bet dhoot onyalo bet sanduku ni to en gimoro ma opogore ahinya nikech iyawe gi lith lweti, iyawe gi , kendo lweti no, mana wuon go kende ema nyalo yawe nikech nitie kaka noketo ma koro gino osengeyo lwete .Kendo osengeyo gik moko ongeyo gike, awachni kaka details ne, details ne mane oket kanyo manyalo yawo gino, onyalo bet dhoot samoro onyalo bedo gimoro, lakini lwete kende. En ng'ato achiel kende, kaponi en ng'ato achiel mane oketo lwete kanyo to en ng'atachiel kende manyalo yawo kanyo makata koonge to mano mino ni gino ok nyal yawre nyaka obi ma oyaw kende.

Gima timore ka aneno ka, apani ji ji miel nikech kaka aneno anyalo neno kaka nyithindogi otuwe, otwe nungogi . Ma apani gimor kendo gimiel nikech kata kit chikruok ma nyithindogi chikree aneno ka apani gimor nikech nitie jok moluorogi madwa mana neno kaka gik magitimo tapani ma chieng' moro akia ok anyal ng'eyo ni en mar ang'o. Lakini aneno mana kaka ji omor nikech kaka gichikre kaka jok manioko mang'iyogi kaa ,ee ma apani gichikre kendo gimor kendo pichani tang'onwa maler nikech en, en godiechieng' kendo gichikre kaa kendo gichikre eyoo mopogore opogore nitie jok mang'iyo koni kendo nitie jok mang'iyo kocha. Lakini gima nitie ni gimor e pichani nikech kata jok moluorogi inyalo neno ni ging'iyogi eyoo maa mok rach.

Gini nigi nengo e alworawa nikech en ,gini en booster. To booster konyo e samoro nilalo network, to ka booster nitie machiegni to network ber. Koro gini nigi nengo nikech okonyo ahinya nikech gini kapo ni booster onge to mano mino ni network dhi chendo to ka network dhi chendo to mano mino ni ji ok bogoga simu. Ji ok nyal oro ga message. Ok inyal timoga gimoro amora gi simu. Seche moko kata nitie gimalong'o manidwa wacho ni ng'ato, ok dhi bedo koro mayot mondo iwach gino nikech koro ka booster onge koro ang'o mibotimo. Onge gima inyalo timo gi simu sama booster onge, uonge gi booster, nikech koro booster miyo network bete e alwora ,kendo ka network nitie to ji nyalo timo gik mopogore opogore nikech tinde simu, ji tiyo gi simu e yore mopogore opogore. Nitie nyaka jok matiyo gi Gini nigi nengo e alwora wa nikech en ,gini en booster. To booster konyo e ,samoro nilalo network, to ka booster nitie machiegni to network ber. Koro gini nigi nengo nikech okonyo ahinya nikech gini kapo ni booster onge to mano mino ni network dhi chendo to ka network dhi chendo mano mino ni ji ok bogoga simu. Ji ok nyal oro ga message. Ok inyal timoga gimoro amora gi simu. Samoro kata nitie gimalong'o manidwa wacho ni ng'ato, ok dhi bedo koro mayot mondo iwach gino nikech koro ka booster onge koro ang'o mibotimo. Onge gima inyalo timo gi simu sama booster onge, uonge gi booster, nikech koro booster miyo network bete e alwora ,kendo ka network nitie to ji nyalo timo gik mopogore opogore nikech tinde simu, ji tiyo gi simu e yore mopogore opogore. Nitie nyaka jok matiyo gi simu, gin simu ema kelonegi chiemo e mesa simu, nikech simu ema kelo negi chiemo.

Ber miyudo kuom tijni en ni ing'eyo ing'eyo gik machon, ing'e gik machon manotimre ing'e kaka, ing'e kaka, gi jo, gik mane kwerewa timo chon kaka kwerewa nodak kaka kwerewa ne miel kaka ne gi ,gi , gitimo ndalo mane gidwa winjo mor. Gini konyowa mondo wang'eyo piny machon ne chal nade kendo okonyo wa ng'eyo piny machon ne chal nade kendo omiyowa wang'e mang'eny koae kakane kwerewa nobet kaka negidak kakane gik mane gitimo gik manok gitimo gik mane ,kaka ne ,gi gini be puonjowa ng'eyo kaka chon ne gidhawo, mmh.

Kae apani nitie nyithindo moko ma, ma timo graduation kata nitie chenro madhi mbele nikech kaka wanyalo neno kaka mbele kacha cha otim loso ber moro, nitie ber moko molos mbele kuchocho kasto nyithi skul obet e ,obet e bench man koni gi kasto machal kocha cha gin jopuonje kendo wanyalo neno nitie nyaka spika to nitie japuonj moro mawuoye kuchocho koro aparo ni nitie chenro moro madhi nyime e skund ni. To chenro madhi nyime e skund ni en mar, nitie jokma odhie chenro ni gin jopuonjre gi jopuonje kendo kaka wanyalo neno jopuonje obedo kar yorgi nyithindo bende obet kar yorgi koro nitie nyaka japuonj mawuoyo gi microphone mbele kuchocho apani owuoyo ne nyithindo gi

E pichani tang',,itangonwa omuga adek machamo lum kendo kaen kumoro machalo ni, ka chal ni bungu nikech ka wanyalo neno kaka lum maboyo maboyo otii, to ma ok nyal bedo kuma oken bungu. To kuma wanyalo yudo omuga gi be, omuga nyalo mana yudo e bungu kawangiyo kendo kaka lum gi otii ,mae en mana, ok wanyal wachoni kae en kuma jii odake kata ango, ka en kuma inyalo yude omuga, nikech omuga en lee mar bungu oken lee ma ipidho. To kaka waneno kaka lumgi be otii maboyo maboyo gi mae en bungu ma kuma ,kuma, kuma, kuma dhano ok nyal bete, mmm samoro mana dhano modhi ng’iye lee mek bungu gi. Kasto bende bathgi wanyalo neno okok okok marachar, moko machamogo akiani ango e it lee mek bungu gi, wanyalo neno achiel e bathe kanyo, nitie achiel marachar

Gima biro e pacha ka aneno gini, ma en gima apani nyithindo moko kata nyathi moro mane dwa tugo. Maen tugo moro makiani iluongo ga nii, aaa nyinge tobe akia maber lakini maen tuk nyithindo ma, ma magine, ginyalo tugo ngato achiel kata ginyalo tugo jii mokadho ariyo kata adek nikech..Eeh ituge gi tielo. Ma en tugo ma itugo gi tielo, ee, ichako gi kuma ichako gi kae iketo tiendi achiel, mar ariyo be achiel, mar adek be achiel mara mara step mar ang'wen koro iketo tiendi ario kaito idhi achiel achiel kasto mokuongo no ,mogik no iketo tiendi ariyo asto ichak iduogo ichak iduogo. To tugoni nitie jokmoko ma tugo ga gi kidi, gi, imanyo kiti moro midwa tugo go e tugoni kasto ii inyalo swero gi tiendi luore kaka uwinjru e tugo tugoni

Ber miydo kuom timo tijni en ni ibet gi ibet gi gini ma kata ka gimoro chieng' moro nidwa paro nidwa ng'io gimoro tidoke mana kuma nindike. Nikech otang'onwa ondik otang'onwa tarik to tang'onwa transport to tang'onwa referee to tang'onwa kumondik ni lunch otang'onwa kumaondik ni breakfast ondik security kumondik ni whitewash ondik kanyo gi other expenses. Koro ochakona dwe mar achiel tarik aboro higa mar eluf ario gi prario gadek kendo ogik e dwe mar adek tarik tarik tarik ah pradek gachiel dwe mar adek emogike. Koro otang'onwa tarik ni, ang'omanotim pesa makamae notim notii goo kar transport to makama notii go kar lunch to kama yani otang'oni. Koro gini kaponi chieng' moro nidwa ng'io ni nitimo nidwa ng'io ni nitimo gi pesa adi ti doke mana kuma nindike ting'io maber tidhiyudo. Koro gini konyo kata bang' dakika bang' dweche moko nidogi kidwa ng'io gima nitimo dweni idok adoka ting'io.

Gima timre kae apani jok mochung' e mbele kae ni gine jok ma ochung'ne ntie application moro ntie application moro ma mar mar ola makoro jomo chung' kae gi aparo ni gin e wuon gini. Koro gini gini inyalo ti iluonge ni c c iluonge ni sc user mobile loan app. Koro mobile loan app koro mobile loan app en ku en gimoro e simu minyalo kao ola to jogi ema koro ochung'ne gino ochung'ne gino nikech koro kae apani gibiro nyiso jopiny ni gini oseyau ayanga, kidwa kao ola sani en oy oyieni sani oyieni ni inyalo kao ola to ola no boluore kaka iwacho ni iboduoko gibegi gibegi ng'isi.

Gima bire pacha kaneno gini en ni ma en gima tang’oni it, ijakanyo. Koro mae en kadi mar NSSF to gini kadini en mar ng’at ma iluongoni Lilian Jerotich Cherop. ID namba ne ondik kanyo, chieng manonyuole ondik kanyo, district mowuoke ondik kanyo, ofis motiye ondik kanyo, tarik manomiye gini ondik kanyo. Koro en ng’at matiyo kanyo. Koro ng’at matiyo kanyo imiyogi nembni omiye nyaka nembni omiye nyaka namba mare mar tiyo kanyo, koro gini tang’oni samoro kanidhi kanyo to nidwa penjo gimoro, iimanyo mana imanyo ng’atma..., ii inyamanyo ng’at ma oting’o kadini, nikech kadini tang’o ni in jakanyo. Koro ki in gi penjo mar kanyo, inyalo manyo ng’at man gi kadini tipenje penjonino.

Gima bire pacha kaneno tijni, ma wanyalo neno mochung'ni chal gi mochung'ni en daktari nikech wanyalo neno gimorwako e ng' gimokete ng'ute kata koti morwako no en koti osiptal. To ng'amo bet ni chal ni en jatuo. Koro ntie cha chal ni ntie gimoro ma daktari ni temo oh nonone temo lerone kapok gichako thieth. To to tijni tijni ber nikech ii opuonj dekteche dakteche kaka onego giwuo gi jatuo kendo ging'eyo ging'eyo ng'eny jo ng'eny jo ng'eny dok dakteche ong'e kaka onego giwuo gi jatuo kendo ging'e ka jatuo gibe gin dhano koro ging'e kaka jatuo winjo sama dendigi lit, to kendo ging'e kaka ginyalo wuoyo gi jatuo majatuo bet gi chunygi duogi. Samoro kata jatuo chunye nosedhi ni an koro tuo ni oinga kiani ang'oang'o to daktari ong'eyo kak aonyalo wuoyo gi jatuo ma pache duogi.

Tijni itime e yore ma opogore opogore. Kaka kae apani nitie gik mi idhi to indiko nyingi to iketo sign ni kasto nitie gimi imiyi . To tijni nitie jok moko, nitie jok moko ma chung' ma konyo jii, gi nyalo ng'isi sa moro ni kia ku ma indike nyingi koro gin gi chung' gi ng'isi ni indiko nyingi kama kama to indiko signature samoro indiko namba simo ma samoro ka gi moro be nyalo bet gi nyalo bet gi penjo gitiyo gi namba simo no ka gimanyi go ka gi penji go penjo ma gin go. Koro tij ni itiyo ga gi yore ma opogore opogore. Inyalo yudo ni nitie mana jii ariyo ma koro nitie kuma mine ndike nying gi, gi kuma dichuo ndike nying gi.

Gik mantie kae en pesa, to asetiyo gi pesa e yore mopogore opogore, asetiyo gi pesa kuom chulo gari, asetiyo gi pesa kuom nyiew chiemo, asetiyo gi pesa chulo skul fees na, asetiyo gi pesa kuom nyiew olemo, asetiyo gi pesa ekonyo jokma ,jokma ok nyal, asetiyo gi pesa ee chulo ot kuma adake, asetiyo gi pesa kuom nyiew lewni, asetiyo gi pesa e nyiew wuoch marwakoga, asetiyo gi pesa ee idho ndege, asetiyo gi pesa kuom nyiew gik ot machal gi kitanda, kom, besen, gik luoko, gi ,gi duster migogo dier ot.

Mantie e picha ni gin pesa. Ntie prario ntie, siling apar, nitie siling abich, gi siling achiel. Koro pesa gi koro pesa gi otang'wani gi nikech gin pesa ma ah gin pesa machon. To pesa gi okgin pesa mek note gin pesa mek chumbe. To pesa gi nitio kodgi eeh pesa gi nolos gi higa mar eluf ario gapar ga apar gaboro eh nikech kaka ondikgi ondikgi eiye kanyo ni nondik ni eluf ah eluf ario gapar gaboro.

Gini en ,mae en pikipiki to pikipiki nigi nengo e jomago aluorawa nikech pikipiki nyalo teri kumo, kumoro e yoo mapiyo kendi kidwaro samoro nidwa lao gimoro kamoro tinyalo tiyo gi pikipiki nikech onyalo tingi kendo oteri kumoro e yoo mapiyo, nikech kaka waneno ni en gi tielo ariyo, to oringo gi spidi mamalo kendo pikipiki inyalo bet kar kendi ok ochal gi gari ma udhi nyaka urit nyaka pong korka uwuogi, pikipiki kata kain ngata chiel tiwacho ni oteri kama kama to sama, to seche go iidho aidha titeri kama nidwa idhiye no ok ochuno nyaka iit ni ngat moro bi kendo koka ubet jii ariyo korka undi, ki in ngata achiel toin gi pesa ni ti iidho aidha pikipiki tiwachoni iteri kuma iterie no to bang koseteri tichulo pesani ni no tichopo kuma ne idhiye

Gikma kelo mor maneno kae mokuongo en gari. Gari kelo mor nikech chieng' ok chwadi koth ok goyi, kaponi in gi gari inyalo mana riembo gachi kidhi kamoro kendo, kendo inyalo chopo kuma idhiye no e yoo mapiyo. Mar ariyo en ute, ute moger kae oger gi nikech nitie gorofa, gin ute mek gorofa to ute mek gorifa mor, nigi mor nikech ,inyalo neno, kichunge gorofa mamalo ineo inyalo neno aluora ni kaka chal kaka ber, eeh tinyal. Nitie yiende, yiende kelo mor nikech yiende kelo nwa koth, to koth en mor

Gima biro e pacha kaneno gini en ni ma aneno ni en soda to en soda mar mar Coke to soda mar Coke en soda ma jii nyalo madho samoro inyalo madho kidwaro adwara ni kiwinjo awinjani igombo soda inyalo dhi tinyiew soda tiduogo imadho to soda ni inyalo inyalo madhe e samoro ne in gi nyasi moro inyalo nyiew sote mangeny to imadho, samoro ka chieng rieny ahinya tinyalo nyiew mana nya soti moro to imadho. Inyalo yiero gin, nitie sote mangeny, lakini inyalo yiero midwaro lakini man tie kae ni nyinge en Cocacola to Cocacola ni eeh inyalo madhe ki inyalo madhe sama in gi iwinjo ni in gi thuolo tigombo madhe nyalo mana dhi nyiew Coke, Cocacola tiduogo imadho

Gima biro e pacha ka aneno gini, ma en picha moting'o jotelo nikech kaka girwakre ni gichal gi jotelo moko ma samoro ne gin gi bura moro to maa apani sani gitieko buchgi no, nikech eka ineno ka gichung' kendo gigoo picha to kendo picha bokonyogi samoro kata bang kinde moka, bang' kinde mabo bet ka osekalo to gibo paro ka gineno pichani, to gibo paroni chieng ma kama, tarik ma kamaaa nwadhi nwadhi e bura moro to jogi ema ne nitie e bura no nikech pichani ogolo kila ng'ato mane nitie kanyo, ogolo pila, ogolo kila ng'ato ma nitie kendo nitie jok moko ma buonjo e picha to nitie jok moko ma oumo dhog gi koro bang' kinde makadho gibiro ng'iyo picha kendo giparo ng'awa gi ng'awa mane nitiere to ng'awa gi ngawa mane onge ka

Tijni nkech nigi nengo e eeh aluorawa nkech en tich mantie jok moko matime e yore mopogre opogre. Kaka kae magi gin jowuoyi mochopoe eeh gichopo e higa moro monego odhio ng'adgi nyange. Koro gini itimo ga e bungu, kaka awachni kae wanyanyaneno ni ntie bungu moro e tokgi kendo owich wenge gi kendo omigi omigi gima chal gi branget giumrego. Koro gini itimo negagi itimo ne jowuoyi mochopo higa moro. Koro kaka wa magi apani osechopo higano, e gimomio oketgi kae koro oket gi apani ntie kaka gi ibokaugi achiel achiel kiterogi kuma gima gibrotimo no timrenegi kasto bang' ndalo kaka giwinjre kasto gibodok dala.

Ber miyudo kuom timo tijni enni samoro nudh kaka e pichani chalona jok modhie nam kendo giidho gimoro kendo girwako gima iluongo ni life supporter. Samoro nilwar e pii to gini nigi kala ma marieny makata ka in mabor to ginyalo ng'eni ni lwar gi kama kamakamae kendo ginyalo yudi e yoo mapio. To kendo gigo picha mabotang'oni chieng' makamae nwadhie nam kendo nwan jii kamae kendo nwabet kendo kaka negibet giboparo. Koro pichani bokonyogi e paro katawachni bang' dweche mang'eny mosekalo kata higni kaponi gikano pichani maber bobet ranyisi ni negisedhiga nam kendo negin jii kamakama kendo negigo picha e nam no kuma negi dhie no.

Gima konyo jopur mondo oyier kit pur ma odwa pur go mokuongo en loo, awach ni loo ma japur dwa purogo, koro loo ma japur dwa purogo be nyalo ,nyalo nyalo bet achiel kuom gik ma japur ngiyo kapok ochako puro. Mar ariyo en gima japur dwa puro e lono, koro gima japur dwa puro e lono be japur ngiyo mondi ni onego atim ango gi ango mondo gima adwa puroni ochiegi kuma adwa pureni. Mar adek en chal, awach ni samoro chieng rieny kata koth chwee. Mano be japur onego ongi mondo ongeni sam akamae puothani biro loth kata puothani bo wang, koro japur be ngiyo kaka piny chal. Mar adek japur be ngiyo saa, saa mar puro nikech nitie samoro midwa puro oduma tosechego odumbi dhi wang tokoro japur be onego ongi mano be

Tijni oselokore e aluorawa nikech chon mane jii jii mang'eny iyudoni giwuok gidhi ng'ado otiko, otiko mar gari kagitiyo gi tiendgi, to tinde inyalo book otiko kitiyo gi simbi kumoro amora ma intie miyiero nyaka kom ma ida bete, iyiero chieng' mida wuok gi gari kidhi kuma idwa dhi)?)chako wuodhi no, inyalo yiero gigi e simu kibet, sani tinde ok ochuno mondo iwuothi midhi kuma gari midwa idho nitie. Tinde inyalo mana manyo gari kitiyo gi mbui, kendo iyudo gari, iyiero gari midwa idho kendo iyiero kom mida bete, chieng midwa chako chieng midwa chako idwa chako wuodhi no kendo ichulo gi yor mar simu tinde ok ochuno idhi kuma gari nitie

Anyalo puonjo ngato kaka onego timo tijni kachako nyiseni onegi kise nge kisepimo kama idwa loso, tonego ibed gi onego ibedgi, mokuongo anyise gik monego obed go kapok ochako tijni, awachni samoro odwa toyogi, odwa goyo plasta piny kanyo, anyiso kaka onego oruu simiti gi pii gi samoro lowo ka ngato dwaro to anyise kaluwo anyise gima onego otim mokuongo kanyise gima otimo bange, kamano kamano nyaka otieki. Kendo onego obed, kendo onego obii, kendo wachako, achako nyise gi e tiende kaka ngato onego otim tijni mondo kik, komiso, komiso step achiel martimo gimoro to mano mino ni ok odhi loso gini kaka onego obedi koro anyise step by step mondo okonye timo gini kakak onego otime

Tijni ni gi nengo e aluorawa nikech en tich mar uso yath. Kaka wang'eyo ni yath en gimoro ma nyalo geng'o tuo kata samoro ki ituo to inyalo muonyo yath mondo ibed gi dendi mondo owe bet ma lit to gini ni gi nengo nikech yedhe gin gik moko ma ok tug go kendo yedhe nyalo konyo ng'ato kata nyalo inyo ng'ata koro gi ni gi pek nikech okonyo ji mangeny okonyo ji mangeny nikech ng'ato ok ong'eyo sa ma tuo nyalo biro ne kata sama tuo oknyal biro ne. To nitie yedhe moko ma konyo samoro konyo wich bar, moko konyo ich kach, moko be konyo geng'o tuoche ma oogore opogore.

Gima aparo kendo ma anyalo tiyo go moloyo gini en jiko. Jiko tiyo gi maka. To jiko bende jiko be itiyo go e tedo. To enbe otedo piyo. Koro jiko be ber nikech kaka wang'e gini. Gin ok ji mang'eny mong'e tiyogo. Moloyo ok ji mang'eny mon'ge yawe. To ji mang'eny be oluore nikech wase winjo ni ok en gir tugo. To onyalo hinyo ng'ato marach. Koro ji oluoro oluoro tiyogo. Nikech jiko ting'e ni dhi piyo tobe itiyo atiya gi makaa to iyawee inyalo tiyo gi kartas gi kibrit e yawe to ok inyal yudo masira kipimo gi tiyo gi gima waneno e pichani. To jiko be tedo ateda maber.

Ber ma iyudo kuom timo tijni en ni, kipidho nyathi to idhi neno ni otieko gi ma ochamo no. Nikech nitie nyithindo ma ki imiyo gi chiemo to seche go ema gi dwa tugo gi chiemo ma imiyo gi ni to mano mino ni ok gi dhi tieko chiemo gi dhi tugo atuga gi chiemo ni, to mano nyalo wang'o ii jonyuol moko. Koro inge ni kimiyo nyathi chiemo to idhi neno ni otieko to be ok modhi tugo go nikech nitie ma kimiyo gi chiemo to gi tugo go to kendo mar ariyo sama imiyo yathi chiemo to ok ochid lau. Nikech kimiyo nyathi ni ochiem kende to idhi yudo ni opuko chiemo mangeny e lau to kipidhe kendi to idhi neno ni chiemo ni ok opukre e lau.

Tijni itimo e alworawa. Imiyo, kila ng'ato biro koting'o yiendene to pidho kuonde mopogore opogore mondo yiende obed mang'eny. Ka yiende obet mang'eny to wanyalo, wayudo koth, to koth miyo cham manie puodho tii maber kendo nyak e yo madwarore. Koro ji pidhoga yiende kuonde mopogore opogore ei yore mopogore opogore be. Koro e alworawa to ntie, waikoga chieng' moro achiel, wawachoni ni ma chieng' mar pidho yiende, koro kila ng'ato biro gi yiendene to ochung' kama ong'eyo ni kae ema yiendani bobetie maber. To gipidho yiendegegi kasto giole pii.

E pichani wanyalo neno jii ariyo momakore ma miel kendo itangonwa ka gimor ahinya, to jogi apani gimor kendo girwako lewni mek chon kendo girwako nyaka akala mek chon ,kendo gibuko tiendegi kendo girwako gik moko e wigi. Apani gitemo paronwa kaka jomachon ne miel kendo kaka jomachon ne rwakre kendo kaka joma chon ne chal. koro gi gitemo ,pichani temo nyisowa kaka joma chon ne miel, kendo kaka ne gimakre kendo kaka ne gior, kaka negi buko wengegi kendo gitangonwa kit wuoche mane jomachon rwako, ok chal gi wuoche manyasani miyudo ni nitie tonde tomoko akiani chal nade, chon ne jii rwako akala, joma miyo gi joma dichuo, jii duto

Gima biro e pacha kaneno gini taneno kuma jii birega kanen, kadwa neno kitegi kendo aneno ka nitie ot moro ma ng’ato odake, kendo odake ,kendo odak e bath kuma nitie kite ma, kite ma nyachon mane jii ,majii jok moko wuokga kumoro ma oopogore opogore kabiro neno kitenie. Kendo pichani tangonwa ng’at moro modak modak odak e buoye kae to aparo ni en ema ongeyo sigana mar kitegi, koro samoro ma ng’at, samoro amora ma ngato biro kae to en ema imanye oler stoch kitegi, oler mbaka mar kitegi kaka kitegi nochako bet, angoma kitegi timo, en molero jii nikech en modak ,odak kae aminga

Mokuongo wanyalo neno ni nitire jok ma ochunge' dier tent apani gi giwacho wach moro malongo' to nitiere tent mokuongni apanithi to indiko e nyingi kata nitie gimoro ma itimo to nitire ngat ma ochung' e bath e tok mtokani apani owacho ne jokmoko gimoro to apani nitie gima apani nitie gima timore kae kaponi in ema ijaloyo to inyalo thi dala gi tractor ni inyalo dhi dala gi mtokni ma oket e diere kae gi nikech nitiere jok moko ma donjo to nitie jokmoko maa apani gin gi giwacho nitie gik moko ma ma giwacho to kingi'yo tent mokuongoni apani tent ma okuongoni pibiro to indoko nyigi kata nitiere gik ma ipenji kasto ekithie e tent moko machielo.

gima bire pacha kaneno tijni en ni ka en kama jii dhie kao inyalo dhi kae kao kipande ni kendo inyalo dhi kae kao rusa moyieni kuom riembo. Ma en ofis makonyo jii eyore ma mopogore opogore kendo kidhi kae tidhi adhiya tiwacho ni iwacho yoo midwani okonyigo timiyi karatas moro mawang' ne luongi nikech ko kaka kuma opangi opangi opang'gi nembni koro ing'iyo kaeni chakre gi pradek gi aboro, pradek gi abiriyo ,pradek gi auchiel kodhi kamano kamano koro ibo miyi otas moro mondik e nambani koro kisewacho gibibiro timo tidhi miyi namba kumoromre gi gimidwadhi timono koro koluong nyingi tidhi kuma namba mondiki e otasi no tidhiwacho ne tidhi lero giminidhi timo tidhi konyi .

Gima biro e pacha ka aneno gini en ni nitie jopuonjre mobet e kombe kendo gi bet e yo gibet e kombe kendo gin gi mesa e mbele gi. Kendo nitie ng'ato mochung' e mbele gi mapani puonjo gi e wi gimo e gima puonjo gi gimoro ma gimoro ma malongo. Nikech kaka waneno jopuonjre gi kila ngato ni gi bik gi kalam e wi mesa. Koro apani itie gimoro ma gimoro ma japuonj ni temo temo wachone gi. To kaponi owach point motegno to apani jopuonjre gi tiyo gin kalam gi buk e ndiko gino piny e ndiko gino piny masamoro ginyalo tiyo gi gino e ndalo ma biro,. Samoro kata samoro ibo mi gi penj ibisomo gima ne japuonj omiyo u tibiduoko sa timo penj.

Gik makelo mor mwaneno kae. Mokuongo en kompyuta, kompyuta kelo mor nikech inyalo manyo gimi, inyalo.. inyalo tiyokode ee neno movies, inyalo tiyokode neno news, inyalo tiyo kode e oro ote machuok, inyalo tiyo kode e gocho ne ng’ato, inyalo gochone ng’ato, mine ng’at mantie migochoneno, tinyalo tiyo kode ewinjo wer, inyalo tiyo kode eee, inyalo tiyogi kompyuta endiko giki mibodwaro tiyogo chon, e. endalo mabiro. Kendo mar ariyo, en gima oketo eiteni, gima nyako motang’ e picha oketo eiteni, gini inyalo tiyogo ewinjo wer kata neno videos nino inkendi mokigone jomanitie ee aluorani koko, kendo ober nikech inyalo winjo kode, inyalo medo volume, inyalo duoko volume piny be

Gima timore ka en ni nitie jok moko mobet apani girito, girito ni mondo samoro nambane oluongi mondi idhi kuma nambanino oluonge mondo okonyi nikech nitie chal ni gibiro kae mondo giyud kony moro koro kidhi kanyo timiyi inyisi imiyi namba moro samoro imiyi namba moro maang' koluongi tidhi kanyo kasto ibet, ibet abeta kirito ni mondo nambanino oluongi kasto bang'e koseluong nambanino tidhi kumoluonge nambanino kasto ilero ne gimidwa mondo okonyigo kendo anyalo neno nitie jok mang'eny ma konyoji ma koluong aluongo nyingino tidhi ti ikonyi. Kasto nitie ng'at moro ma oyu oo oyueyo kanyo samoro nitie kumo lil en moyueyo mondo kanyo obed maler mondo ka ng'ato odhi mondo okonye toyudo ka kanyo ler.

Gima timre kae, en ni nitie Jalemo moro moketo lwetne ariyo e wii nyithindo ariyo mo mobiro chung' e mbele ne mobiro obiro go chonge e mbele ne. To wanyalo neno ni nitie ng'at moro momako ne omako ne microphone to osomo, olemo e book e bibilia momakne gi ng'at momako ne microphone no. To wanyalo neno nitie japicha moro magoo gi picha. Kendo wanyalo neno nitiere jo mama moro mochung' morwako lau marachar mochung' e bath japicha, kendo wanyalo neno, wanyalo neno nitie jok moko mobet e kombe, ma chal gi kanisa. Kendo wanyalo neno nitiere speakers moko manitie tok ja gopicha ni mapani gitiyogo e keto wende.